eeeh kaun oshi nanu inkuashen orkokoyok napik sii enterit peemeya enkare , endaa sidai sii oleng naishoo eretoto sapuk amuu ingas doi ninye anya ina daa nimir sii doi nitum iropiani niasie kulie baa ake, neeku enetipat oleng ore enkae kibung enterit oleng nimitoki aisho enkare eya amuu keeku ketii entoki naibungita neeku kaagira aisaidia nanu amu katumito endaa tenebo iropiani eimu

ore swali ang etanakata naa kejo kakua iwalat naisiligayu te siai nemeetae enkare nairemishoreki kainyioo idimi ataas ore naa tenewueji tenimiata enkare nipik endaa ino ashu nishetie enkaji ino ingas doi ninye taata nipik enkare irkarara niud enkiti wueji nilo apik tiabori kila orpayeki tenaa irpayek duoo ituuno , nimitoki ena aya enkare sapuk. Idim anyaaki ashomo ainyangu inkishu ore piitoki asha nishukokino aunisho nitum endaa ino

Ashe taa olaininingoni naa kaangas aisumaki swali naa kejo kakua rreteni ias pee irrip enkare tenebo enterit naa ore ekiyiolo pookin aajo ninche maisha amu ninche itegemeya pooki toki naa mifaa peekinyalaa ore enkare naa meeta eneesi metii enkare nemeeta entoki nemeyiou enkare nemeyiou sii ninyali , Ore enkare naa tenesha naa kajoki peewoku enkare lelo oota imabatini ore enterit naa kaunie inkuashen ashunkujit naa kebulu teleleki naa idim siininye atuturu enkare tiatua enterit

ee ekaas pii kaas oshi nanu aing'or enkiremore olainining'oni lai ore enkiremore naa ninye pokitoki amu ore enkiremore ninye kitumie endaa ninyee kitumiai ropiani nikimir ninye kitumia taata ntokitin pookin enkiremore neeku kaas nanu ntokitin pokin naa ee pekitum enkiremore kake ekiata ntokitin oshi nitanyamal iyiok oleng ntokitin naijio enkare amu kimin enkare elameyiti aa ng'uesi ake Osero okuna ng'uesi naajo iltung'ana wadudu amu keya ninyial olchamba nenyaa enda neeku tenilo amir endaa mekure enyaa noshi ropiani eta ropiani yabori oleng egira anya neeku ee kaas nanu Nena siaitin naa ntokitin etipat amu kitobikoo enkulupuoni enepu enkulupuoni eno aisidai oleng nitaa metaa keisho enkulupuoni aitobiraki nitaa enkulupuoni nitabor ormanyanyara amu kilepunye doi akeyie taata esiai ormanyara ena siai eunoto

Ore taa irpayek naa maany ajo kisidain amuu indaikin sidain pii kake kelo siininche enaa inkajijik amuu ketii inaayiou enkare sapuk naa keyiou neuni enkata enchan netii naayiou enkare kiti naa indaikin naa kuna sidain oleng amuu enkincho iropiani ninosie endaa ashu inya doi ninye enaa endaa naa keyiou naaji neuni toorishat naapaasha amu tenijo taata aingor irpayek naa kidimu irpurkeli aalang impuka amuu keyiou impuka iwuejitin niirobi naa aikunaki nejia ore naa tenanu naa paun tenkata enchan peemaisho naa gaarama sapuk enkare aikonejia kikash irpayek amu kaidim ainyangu enkare nabukoki naa aiko nejia

ore taa amu, ashe doi ninye amuu kayiou naaku olarikoni toonkolongi naaponu, kajoki ake Enkai njooki puan nikincho engeno sapuk amuu ore tenakata tolosho lang lekenya naa ore naa swali naa kamaa tenaa ira orministai lenkiremore naa kakua baa uni iyas piilepunye enkiremore, ore taa orministai lenkiremore naa oltungani letipat oleng tolosho lang lekenya kake etii entoki nagira aitongor hoo duo nenyokita iloibe kake ore naaji tenaya nanu olorika amuu ainguaa enkop naatae enkishu naa kaas naaji imbaa naijo kuna ayaki ferterlizer kila olairemoni ore enkae nainguraki sii enemirie ore enkae nainguraki ilchambai

Kesipa ena siai oleng amu kasawa naa amu nija ikunuuno ejo oshi ilmaasai eeh naa imbaa sapuki naasita tolosho le Kenya Erhipito olosho olmanyara lenye naa ore olosho le Kenya naa kenyokita aayaki iyiok ilashumba lotengen iyiok Ore sii iltunganak loosukulini na keipirha enkiremore neaku ore piijo aingur naaengeno sapuk naa

Kajo ashe oleng' tenaswali ama kara olairemoni Keeta pookin Irish irishat enye ore irishat enchan naa keetai indaiki nauni naa ore imbuka nganu oo ntokiting nijo ngwashen naa rishat enchan euni amu keyieu enkare sapuk Ore endaa nijo mboosho ilpaek mbaka indengu naa keyieu nemetii enchan sapuk oleng amu kiinyial naa enchan amu ore peesha ninyial oleng kake miba taa siininye enchan niaku nena daiki naa ifaa neuni amu keeta imbaa erishata

ore taa taata naa iji ikununo naa ekilo aininingu olainingunoni lai amu ore swali naa keji kaa enkitumuyiaroto empuliya oonkishu teunore kisidai ine kaki tenintumia sii ainyalaki naa mitobiraa naa esiai tolchamba amu itu iimaa process taata naitaasi empuliya naidimayu nitaasi peyie esidanu itu eimaa amuu keya nipik ninyalaki. Ketii kulie tunganak oopik empuliya natobiko naa kinyal, keyiou empuliya nakingejuk penyo amuu kitobiraa endaa ino metubulu nesidanu neeku ina nyamali taa egira ilairemook aimaa amu keya nepej intokiting ashu mees esiai

Ore taata ilaramatak naa ketii ilatamatak loongishu ketii ilaramatak lenkiremore kake ayieu naa ilaramatak loongishu aimaki Ore ilaramatak loongishu naa iletipat oleng amu ore toi oleng amu ore olonyor Enkai kejo ilamaasai ore oteli nemeetii ingiri neme oteli naa kesipa ake amu ore nkiri naa toonkishu naa ake epuonu Ore naai taata dupore natum kulo tung'anak naa tenetum inkishu taata Netumi inkishu nairoshi taata enaa inekule ashu nkiri Ore taata tenetum kuna nesapuku inkishu enye tenaa ingishu duo naapuku arashu imbusherhi naamirieki kuna kiri enye teneyieng iltungani enkiteng enye nemeyieu ake duo nenya nitum naai order nimiraki inkishu teniyieu nimir piilo naake duo ainyala tosokoni ilmaasai niaku ina dupore duo naai naasa tiaua ilaramatak lenye

Ore ositima naa oletipat oleng amuu iyiololo siintae ajo midolisho metii ositima tenimiyieu enkimismis ositima temimiyieu meeta entoki naasi metii ositima Etaa pookitoki naa ositima kake ekegora oltungana ang'enu amu ore tenakata enkolong naa ninye etumieki naa ina meyioloi neaku keeta iretot kumok oleng amu ipik esimu ino enkima aitobiraki niimput ashu ee teniaku idolita oltaa anaake naa ore apa naaketii opa olmisil ore tenakata netaa nijia etiu kake ore ilmaasai lang naa emaitumia enkolong amubninye nalelek oleng' nemelaki token amu isolayi ake nitum enkima ino ositima